Oret nebo Express way kogitech noton asikobit Kobos karisiek chekiibu komarigit en olimbo Nairobi anan taonitab Nairobi kingotoma ketech aratnito ko kotam kochang , anan kitam kochilege, karisiek choton kong'eten karisiek chemengech cheuu pikipikisiek paskilisiek, akoi Cheech, ak basisiek, ogo ki ketech oranito ih , kokibos Anan Kobos Ako makomarich oret naton nebo Nairobi, kikobos ak ngadaan kikitech oranito , ko magibune buch Yoon imoche ibuun oret ni koyache iluban , Ako ilubanen ibaishen simoit magimach kelubanen rabisiek cheginame en eut, amuun kigigere kora kele ibu noton chiletable nebo bik ak karisiek ak kakiyome kebos noton keker kele kakai keboisien.

En kasari kimii nguni ko kokeyom keboisien rapisiek choton chemiten simoit ak kebakach choton chekikere anan chekinome en eut niton ih ko agenge en bandaptaa ak kikimit kanaptaetab bandaptaa nebo muswongnotet noton nekiboisien en liponisiet ak en noton ih lipanet agenge nebo simoisiek komiten nekeboisien quick recognition codes ako lipananiton ih ko kiboisien simoit kelile kityok mii pichait noton nekelile koyekakelil keboisien camera nebo simoit komongu elenyolu keliponji rapisiek ak nyolu kityok inde nambaisiek kuk choton chebo siri ak kolipanak tuguk choton chekeole anan chekemoche ilipan ko noton ko kokonyumnyum lipanet ng'alek ab anan boisiet ab quick recognition codes en olisiet mou rapisiek choton chekikere choton koibe kasarta amun yoche kewekta

Moswoknatet nebo noyet noton nebo TikTok ko konyor chamet ak kasubik Che Chang en kasarta nekokwo nebo kenyit agenge niton ko kosubge ak tuguk choton Che kinyorchin moswoknatanito bo noyeet nekikuren TikTok ko ko kochanga bik mising amun iyaen tuguk Che Chang olito netai ko Imuch ibaibaiten ge amun miten pichainik choton Che iniker komile bik miten kora ngalekab konetutik kot imoche inet ge kii komiten orit yoton miten kora logoiwek choton chebo bolotet angot imoche inai kit ne tesetai en emet ko igere kora en yuton ko noton ko kogonyor kasubik Che Chang yuton kit age kora neyoe ko naak TikTok ko roisi inde simoingung moibe nafas neo en simoingung ko noton kora nekokoib ko naak mising

Koa kiboitiot nekokiiman kilingansian en kapkasi kindeon barakyat en cheoit neomiten konyolu anyor mokoryot amun inendet ne yoe ngalechoto ko netai awendi anyoruu mokoryondenyun ak aba aarorchi kirochutu kampuninito en kenyisiek Che kachanga ak kiroboisie en misto nekaran ak ayoe boisiet nemie kou Ole kimoktoi kampuninito ako tomo keteswon anan kilangsian barakyat kou bik alak ko amun en noto agose tailangsian ak en noton kora amwachi alenji ye kagilangsian kindeon barakyat koamuch ayai tuguk Che terteren kora Che amuch kotom koyaaak anan kotom koyai bik alak en kampuninito ko aarorchini kounotet

orange democratic union ko chamait nebo polatet nekikitoo keny ako kitauu kandoindet noton nekekuren Raila Omolo Odinga. En kenyisiek chekagomach koba. Kitoi niton inendet yegingo kotieme anan kosam kandoindet noton koek , kandoindet neoo nebo emeet, negimi angadaan maisulda inendet, kikobun uuiniek chechang ak usonik chechang chebo bolatet, mamait niton bo ODM, en kenyisiek chekisirto, chesire kenyisiek taman Ako toma kokonge kandoik chebo chamait nitet. Takogeni icheket kole nemite en lewenishet neo, Yoon kakyai ako nyor kora kandoindet neo nebo emeet. Tamkotyo en chamait nito kobelishe kityo boisiet noton cheking'oten ng'atutik ak cheuu netai en government

Appinik anan ko tuguk chekindoo simoisiek anan koo kitaketugul neu kompyuta asikobit koboisien bichoto cheboisien kompyuta anan ko simoisiek choton en ortinwek cheterter kokikotoret biik eleo amun miten appinik chebo kit agetugul, kou ngunon miten appinikh che imuche ikeren ureriosiek, miten che imuche ilipanishen ,miten chepo mung'aret ak alak cheng'ang konoto koo koron ingeyai anan ngitapan appinik kou noton, appinik kora kokikotoret en konoretab tetutik cheterteren kou ngunon en mung'aret kokonori tetutik choto chebo aliik ak altoindet ak tuguk kora chemiten en zerosiek akonai olenyolu kobenditoia tuguchuton, ak en lipanet kora kotoreti asikelipan en chokyinet akewekta kora chepkondok kewekyi aliik en sait neyamat.